Boisioni achame ndamuun boisioni ko baisheet ne kibendii ketaach beek kitachei beek biik maraan ko yachei che abuu tankiit anan ko cheabuu ainet ketachei sibokebaisheen yaan mamiten beek kora boisioni ko machamdeen ndamuun agere ale chaang teronik che miten ire yutoon taguu kele chilegei biik che yachei beek en ire yutoon ko wui sigosipkonyoor age tugul beek ko mara age tugul ko katinyei boisiet ne katokoyae agei.

Amuchei aaoror kiit ne tesetai en Yuu agere ale chepyoseet nekanam beek en glassiit kora komiteen amitwagiik chemiten saniit nekakiger komyei agere ale chepyosaan nitoon ko mara ko tilil ndamuun kager amitwagiik chechig agere chepyosaan nitoon kole ipchiin boyoot be tabatos en yuun mara ko boyoot nitoon ko boyoondenyiin mara ko kaan ko shoror boyondenition keipchiin amitwagiik kobwaah mezeet Anan mara kamiani boyondenition keipchiin amitwagiik asikosipkosoop.

Ele kinetitoi chitoo ele kiyaitaai boisioni ii boisioni komawui ndamuun kilale maat kityoi en Bii kechengei kwenik chekikoyamyai asi kosipkolal ngamuun ndamuun kwenik che maa yamyantiin ii ko ma laldos ye kakilaal maat ii kinde ama saburuiet ak gindei mwaita aggeib chanyeek ketilatil nyanyek chechang ak gituguuik ye kagetilatil kinde saburuiet nitoon agindei mwaita age ke karangaan kebaisheen kechikeet anan ko mugangeet kotoor koruria nyanyek chukaan ye kagindei chumbiik kinde aany tuguk che kagimachei kityoi.

Ndaker boisioni ko kiit nebwate ko ureriet maran bichuu komiteen ureriet ele kosindanikei sigenai kele ainon nekandoo ye kagenai chitoo ne kando kigachii rapisheek ndamuun maran kagisindajinkei rapisheek nager boisioni kora ko maraan koyae biik kasiit kochapchiinkei ureriet nemii taa maran kayame ureriet bichutoon konetikei tuguuk chechaang ko tuun kobaisheen tuun kaiit ureriet.

Ele kinetitoi chitoo ole kiyaitaa boisioni ii boisioni kenamewn ingotit naan kiteen kabisa asikeruut koyachei keruut kweneet yunaa ko ele kinetitoi chitoo koyai boisioni nitoon ii ko yachei konai chitoo ele kinamndai ingotit nigaan ago yachei kora konai ole kisomandaa ngalek che kagisir en yundaa maraan yaan kosindanikei yachei konai chitoo ele kisomandaa ngalek chundoo si toor komataam kole kagisindaan buuch anan ko mamwaa kole kangeen koger yundaa. Koyachei kongeen kosomaan ngalek chuundaan oo yachei kora konai kobiman kweneet ab ingotit nindaan kora.

Amuchei aaoror kiit ne tesetai en Yuu kit ne tesetai en Yuu agere biik che chaang chemiten ele kinetisien agere kora biik aeng che tonondos mara ko kanetiik che netishe bichutoon kora ko mara kinete ole kitemdai mbaret anan kinete ole kipchaptai mbaret asikoruur tuguuk che ki ka kimiin komyei bichutoon kora agere ale miten kartasisiek chekakiropjii mara kartasisiek chutoon ko chekisomani mara komii tuguuk che kikisir ngalek che kikisir en yutoon che kisubii yaan kiyae boisiet.

Ndaker nii ko kiit ne nyonei metinyuun ii ko kandoindet yaan kanyoo kandoindet maran yaan kisirei biik kazit kochuut serikali yaan kisirei biik kazit koek askarindet chitoo kobwane askariik chechaang konyonei kandoindet ko nyokochekenie askariik chutoon maran che kikochuut kazit kechekeni askariik chutoon ngoot ko yae kazit komyei maran kora yaan kanyoo kandoindet kobuane askariik kogain kandoindet nitoon tekistaa nenyalunaat kigachiin.

Kit ne yae koroi en sabeet ab kila betut ii ko miten miten koitaa nekialjiin nekindaa sikolaal tochiit nitoon ko ye kakolal tochiit nitoon ii kebaisheen yaan kemoi kityoi makibaisheen koroi yaan beet ndamuun yaan beet komiteen asista koroi kebaisheen yaan kemoi kikwenyisien maran yaan kikwenyii oret yaan wendii chitoo kemoi anan ko kikwenyisien koroi maran yaan kibakelilee kechengate tugaa anan kekwenyisiateen koroitaan kora oot en koot nema miten taisheek.

Abwatee ayae boisioni netaa geret nenyun agobo boisioni ii boisioniton ko anyiin ndamuun boisioniton ko makiyae kele kisindanigei boisioniton kora keyae maraan yaan kemachei itililituun iwendii kityoi agibir beek kora boishanitoon keyae yaan mamiten kasiit nekeyae anan ko yaan kaitar kasiit nekeyae Inyone ireuu yutoon aginyo ibiir beek asikomuuch bortoo kobais komyei ko kageyai boisioniton.

Boisoni en koreet nyaan kowalegei en kasarta ndamuun boisioni agere ale chepyosani koyachei beek chepyosaan nii koyachei beek che kamiten baibut cheabu tankiit anan anan ko che yabuu ainet ko boisioni kebaisheen beek chutoon yaan kikabet ropta ,yaan kikoek kemeut emet ke tachei beek chutoon ndamuun mamiten beek alaak che kebaisheen, ko yaan robani emet kowuit sikonyoor biik che nyoon ko yachei beek chutoon ndamuun tachei beek chebo mbatit en koanyiin yaan robani kowuit sikonyoor beek en yutoon.

Ndaker nii ii ko kiit ne Nyone metinyuun ii ko saburuiet saburuiet nitoon ko mara kakimachei kiyoen chaik anan ko kakimachei kiyoen chegoo anan kora ko mara kakimachei kekwanyeen ko kiit ne Nyone metinyuun kora ko chitoo nekamae kokwaany kotinyei aany koroi kamata nekinamewn asimabeel biik saburuiet kora kenamen ii asimatwaitwai saburuiet yaan kikwanyei koroitoi kora kesituneen tuguuk che bele biik cheka miten maat anan kenamewn kora simatwaitwai saburuiet nitoon.

Ngamnatet ne ki makyinigei olaan kiyae boisioni kora koyachei konai chitoo ele kichututai keringeet oriit yachei konai kole kityechei ano sikechuut keringeet nitoon komakiichabaitai anan ko maumian chitoo age tugul kora yachei konai chitoo ole kipimandai keringeet nitoon asimatoor ko butuus keringeet nitoon asiko koumisaan chitoo ne ka balee kariig che kibaisheen en baishaan nitoon ii ko rokoet rigoaan nitoon ii keratyiin tereet asikindaa ngungunyeek che ka kebal en yunoo ii akochuut chitoo nemii baraak kora komiteen mogombeet nekikichaap netinye eut nekiteen mogombanitaan ii kobaisheen chitoo nemiten keringeet oriit kobaleen ngungunyeek yachei konwaach ketit nebo mogombanitoon asikobalaak ngungunyeek che Mii kweeny Yuno kibaisheen akoot kora tirimboit en boishanii maran yaan mamiten mogombeet kebaisheen kora tirimboit kebaleen kochuut orit.

Kiit ne tesetai en Yuu amache aaoror ndamuun agere ale kiit ne tesetai en Yuu agere maat nekakichaapeen koiweek somok maitaan ii kora ko kakilaal kolaal zaidi agere kora tuguuk chekakilaal en saburuiet che kakikereen saburuiet agei en barak mara ko tuguuk chutoon ii ko amitwagiik ndamuun agere kinuet nemii kweny Yuu ak mukangeet komuuch ko beek ab kimyeet tuguuk chutoon chu miten maat maran komae konam kokwaany chitoo ndamuun agere kagoin mukangeet ooh mukangeet at kaan tugul ii kebaisheen kekwanye ko mara ko machei ko kwaany chichitoon.

Ndaker boisioni ii abwate chitoo ketate ulbariit chichitoon mara mii tuguuk che ka law chichitoon en ulbariit nitoon mara chichi ko ka law ngungunyeek mara ngungunyeek che tenjeen koot anan ko chichitoon kora ko mara ko ka law siratik mara kalae siratiik chekakimachei ibakebel ulbariit nitoon kora koyae boisiet ne wooh kilaen agoot tuguuk che nyigisen che uu pandeek kilaen akoot koiweek keibe che bo ketecheen koot .